Ee ketii sipitalini napuopuo tolosho le Kenya. Ore kuna sipitalini naa sipitalini nara ne sirkali. Ore kuna sipitalini, naa kidimayu nebak iltung'anak, toropiyiani natii abori. Ore kuna sipitalini, naa kebak imoyiaritin, napaasha. Keetae imoyiaritin onkonyek, oloik, onkoriong'i, neeku ore kuna sipitalini, keponu ninche abak, arashu ninye tempesho. Ore kuna sipitalini, na ke ine sirkali oshi oleng ninche.

Ore eneiko ilairemok tekajiado peyie eitayu endaa naidip iltung'anak tosokoni naa keun indaikin tesapuko neun endaa tolchambai sapuki oleng nepuo aigil ainyiang'u endaa toonkuapi naalakua neyau enasoki peyie etumoki iltung'anak ainyiang'u amu keikumo iltung'anak ootii ena sokini neeku kenarikino netii endaa naitosha keun sii kulo airemok endaa neeeku melayu ninche endaa naishoyo amu kegira aun enda otelalai otesapuko oleng nepuo sii ainyiang'u endaa too nkuapi naalakua neyau naa apuonu aamir ena daa tesoki e kajiado ore pee ees ina netumoki naa aku meeta shida naipirta emirata endaa tesokoni.

Ore enkiguran orkuak naa kereet neyau naboisho tenkiroroto tiatua inkabilaritin napaasha ore tenetuo inkera naingua inkuapi naalakua oleng oo nkabilaritin neponu aiguran nengarr osim nengarr indamunot neyioouno netum shoruetisho neitengena mbaa kulie sidan neponu ayiolou ajoo ketii ikera nayiolo enkiguran alang kulie ore eimuu naa naa keeku etaretuo inkera metayiolounoto neeku ilchoreta neeku keretoki inaa meshomoita inkulie kuapi naalakua amuu enoto shoruetisho ore ena naa keyau naboisho oleng tiatua inkeraa oo to sukulini tenepuo nkera enkiguran oree naa inaa na keyau inkabilaritin napaasha tenebo neponu aku entoki nabo neninguno naa keidim airoro enkutuk nabo.

Ore swali naaikilikuanaki ajing'ita naa sukuul eshumata naa swalii kumok aikilikuana taa ormalimui naa kaa kop ing'uaa kaa sukuul indipa amaa ingira alotu ena sukuul kainyioo iyieunot inonok emakewon kainyioo iyieu niaku taisere iindim ataejo kayaieu naaku ormalimui ,kayieu naakiu olderefai, kayieu naaku orais kayieu naaku orpolisi kayieu naaku entoki pookin niidim ataa ore ae ekijokini kamaa iyeuo aisuma tena sukuul iyieu niiim enaa iyieu nibatata naa kifaa nilimu ajo kayieu naaim entemata neeku nena maswali naikilikuani oltung'ani egiraajing'u sukuul.

Ore embaye ashu entoki nayieuni pee kidoli tolduka le Safaricom naa enkipande eniare namba esimu ore pee iyaau kuna tokitin pookin naa kiidim Safaricom nikidol tolduka lenye ore pee ilo ele duka ninepu ilopisaani le Safaricom likiretu taasa ena siai niyieuo duo ajo aas tele duka le Safaricom ore teine naa kiidim Safaricom nikiasaki ena toki niyieu tenkaraki naa nira orkastomai lenye neeku nena ntokitin naayieuni peyie kidol Safaricom tolduka lenye.

Ore impala nayieuni, adung'ito inamba enkipande, ashu enkipande, keyieuni birth certificate ai, neyieuni si ninye, enkardasi einoto, neyieuni enkipande entoiwuoi ai, nitokini, eyieuni naa nkipandeni empapa arashu nini, petumokini aitobira ena kipande ai. Ore ai, neyieuni naa arashu enanarikino, natii sinanu inewueji nedung'ieki enkipande. Kidimayu naa huduma centre, arashu enkopis aipookin nara ene sirkali. Neeku, nena pala uni eyieuni. Enkardasi einoto, wonkipandeni ontoiwuo ainei pookin, onanu naa kenare natii ine, paapik irkimojik, lainei pookin lonkaik, naitoki sininye ai sign.